Korik ap soket en sukulishek kotoreti sukulishek komyee. Kit nebo tai neimuch kotoret korik ap soket sukulishek, ko nyoru kipsomaninik sait nemyee ne boroi, ne imuch koba eng kot ap soket akonetkey tuguk chechang' che miee che toreti akwage eng somanet ngwang. Akomuch ko-konetkey akwae tugul yemii ak kipsomaninik alak eng kotap soket. Kiy age konyoru kanetik-kanetik sait ne miee nemuch konetkey tuguk chechang' ako konet kipsomaninik tuguk che mangen ako ko-kobur komyee eng kot nebo soket. Kiy age, ko korik ap soket koboisie komyee en sukulishek amu much kotoret kanetik anan ko sigik yemii tuyoshek che myachen eng sukulit koba tuyek kotuyo en kotap soket ako ko-kobur en yotok kotar tuyoshek kwak komyee.

Ye aker kole mi kastomaiyat neka borto akobo ripotit nebo chepkondok che koilipan , kiy nebo tai neyache ayai satoret kastomaiyat notok kouni. Akere komyee akachikil komyee eng ofisit ak ki-kitabushek che kindoi ripotishek chebo ofisit. Aker komyee yekakolipan kastomayat rabisiek chotok. Yekaipata, ko um ko aker kole kalipan komyee rabisiek chotok. Kiy nebo aeng neyache ayai ko aripoten en ofisit nebo barak kole miy kastomaiyat ne kalipan rabisiek ako maboisie rabisiek chik eng oret nekameche kastomaiyat notok. Kiy nebo somok ko apirchi simet kastomaiyat anan asirchi tegisto aleji ibur kityo, bwane rabsiisek yekamwaita en ofisit nebo barak kole-kole kolipan kastomaiyat notok. En yapata tugul, ko aker komyee yepata saishek eng kering aker ye kakiyochi kastomaiyat notok rabisiek chik anan maiyokchi chi.

Kotesetai somanet-somanetab sokat, chang tuguk che-che makararan eng sukulit ako imuch ketelel kouni. Kiy nebo netai nemo karararan yetesetai ng'alek ap soket, ko somanet anan ng'alekap soket koyae kanetik komoboisie kasit ngwang komyee. Kanetik chechang ko bure kityo en ofisit akomete legok anan legok koba ko koba kosoman kityo en koot ap soket. Kiy nebo aeng, ko ng'alek ap soket eng-eng sukulishek ko much-much koboisie stimet anan-anan maat ye notok ko risky eng lagok amu much ko-ko kobet maat ako-ako imuch kokon ajali en sukulishek anan lagok. Kiy age kochang tuguk che mayache koker lagok che mengechen eng so-soket. Tuguk chechang chemii mtandao anan che mii barak che mayache koker lagok chok yetiko mengechen. Mayache koker tuguk chotok en-en sobet ngwang

Kandoindet neoo missing en emet ap Kenya, ko president nebo Kenya. President nebo Kenya, kotinye boisonik chechang komyee eng emet. Boisonik chotok po kandoidet neo ne-missing nebo Kenya koboto kondochi jeshi anan polisiek chebo emet cheripe kalyet. President nebo emet, anan kandoindet neoo notok ko inendet ne indochini jeshi chebo emet. Kiy aga nebo bois aga nebo kandoidet neo missing nebo Kenya, ko kosainan anan koinde signature ng'etutik chebo chekabet anan chekatil kandoik chebo parliament nebo emet nebo Kenya. Kiy aga, ko kasoman pilit nebo ne kila kenyit yekapat kenyi agenge, kasoman pilit president kandoindet neoo nebo Kenya. Pilit ne kisomani eng arawet ap lo eng kila kenyit. Boisie aga nebo kandoidet ap Kenya, ko koker kole kamanyishe biik chebo Kenya en kalyet komyee ako ker kole mii, tesetai boisonik ap pandaptai eng emet komugul

Chang tuguk che yae sipitalit ap Kenyatta ko naat ko ne kararan misssing kosir tugul en emet ap Kenya komugul. Kiy nebo tai neyae sipitalit ap Kenyatta Hospital koek sipitalit ne kararan missing, ko chang mashinishek che kiboisie kesoru biik che mayndos en sipitalit notok. Chang mashinishek che soru biik akoboisie komyee, matinye-matinye kawelwelutik chechang kou che mii sipitalishek alak tugul eng emet komugul. Kiy age, ko kanyaik che boisie en sipitalit notok bo Kenyatta ko kanyoik chetinye naet nemiee missing che kikosoman ako en-en komyee akotinye naet komyee komuch kotoret kanyaik kosopcho missing. Kiy age ne toreti siptalit notok koek sipitalit ne kararan missing ko sipitalit ap Kenyatta, ko sipitalit nebo biik ap emet, ma sipitalit nebo chii key. Notok kotoreti kanyaik kolipan rabisiek che-che machang yekakobata kanyaiset ngwong eng sipitalit ap Kenyatta.

Eng gaa olinyo, ko atinye lagok somok ak mokochoronik chechang missing. Lagok chuk tugul chotok ak mokochoronik ko amanyishe ak-ak age ole nekiten en anee. Lagok chuk tugul ak mokochoronik tugul ko kiyooochi ki-kiyokochi kerichek ap kirindaet, asikotoret komunyishie missing ak komunyishie sobet ne lelach komyeee ak nebaibaen missing ak kotoret komunyishie kou lagok ap biik kou alak en emet. Kerichek chotok bo kirindaet kotoreti lagok missing ak mokochoronik chuk anee missing. Ole kiyaita siretapkei ko kiayai siretapkei en online ye kiaboisie simet nenyu ne neo missing aka asirkei eng-eng kaitoet ap kerichek chotok po kirindaet, ako kokitoreto missing akochi lagok chuk akot chepyoset nyu ko kikeboisie kerichek chotok bo kirindaet tugul.